Ore kulo naa irng'anayiok oji irkashopin. Kore irkashopin naa irng'anayiok ootumi toldonyo. Naa kenyorr opa inkera aashom aidamu irkashopin. Naa kore irkashopin etumoyu opa nkolong'i kumok, nkolong'i e krismas naagirai aisherekea enaa nkolong'i naikarraki sukuul. Neeku epwo inkera ildonyo nepwo aaputu nepwonu aanya neeku enya iltung'anak kumok oleng. Naa kumok oleng enyae tenebo oloikurrinyo. Neeku irng'anayiok sidain kulo oleng oonya iltung'anak otii ewuei natii ildonyo

Ore enkiseremare onkaitin nagwetuni torkeek naa eyau iltung'ana loyieu iropiani ore iltung'ana kumok naa kidamu iropiani nejo iltung'ana era ninche inkaitin neret iltung'ana tenkoitoi nemenarikino neeku kore lelo tung'anak peeret iltung'anak nejia newuo iltung'ana agwetu inkaitin kutiti aitin nautu ajo ninye newuo aserem newuo aigutumakino kake ayieu naliki iltung'ana lenkop ang amu etejo Enkai ninye openy Enkai enkerai Enkai oltau sinyatai Enkai papa neeku mekiserem nkulie aitin natii abori enakop amu kore peebau enkolong enkiguena nekinkilikuani aajo kitiakaki opa atolimuo nanu ajo nchere mekipuo aserem inkaitin nagwetuni tolkeek lotiii enakop amu kore sininche ilkeek naa intokiting Enkai neeku matayiolo nchere ajo nejia.

Ore entoki nagira aasa tene naa nchere, ore kulo tung'anak naa iltung'anak oogira aitobirisho aitobiraki enkare iwuejitin. Neeku ore kulo tung'anak eeta ntokiting naaji PPEs. Ore kuna PPEs naa entoki enaa reflector. Eeta safety boots, eeta helmet naa ore kuna na keutu nchere etii esiai nagira aendelea. Kore nena tokiting naishopo naa eutu ajo ine siai. Naa kore ena siai, kore ena siai naa keji ene plumbing and pipe fitting. Neeku egirai aaitobirr enkare aaya aitung'waa ewuei nebo meshomo enkae wuei. Neeku ina siai eesita kulo tung'anak etii iloogira aanapu lelo paipi eyautwa elori. Neeku enaa enkare sapuk nayaki iltung'anak, nagirai ayaki iltung'anak tenkaraki engwarrai nalotu. Neeku egirai aarreten iltung'anak tenkaraki ina gwarrai aisho enkare peeleleku esiai ooltung'anak peemitoki iltung'anak aatum enyamali tenkata engwarrai

Ore enagira aasa tena pisha naa nchere ore esiai nagira aasa naa esiai enitobirare oo masaa. Ore kuna masaa naitobiritai naa masaa esiai nautu nchere kore ena siai naa esiai olmaasani. Kore piiyieu niata kuna baak niyieu nintasapuk esiai e biashara neyieu nitang'asa adung' entoki naji KRA metaa ilakita license, iyata license. Ore piata license naa keutu ena nchere ajo kinchoo serikali orusa liasie ena siai naa esiai sidai ina niasita. Neeku kore enias iyie naa eneeku inyang' intokiting nilak, kore peebaye pooki apa nilaaki serikali enchoto nara enenye amu mincho pookin amu incho enchoto nara ake enenye ore nkulie niasie siiyie imbaak etipat nekiret iyie openy amu ninye inakata piinterwa ina siai

Ore tenadol ena siai naasiate, ore entoki nabo naa kadol esiai naji maandamano. Naa kore ena maendeleo naa kumok ilootwata. Neeku ore paadamu ena, nadamu oltung'ani lotwa te maandamano egirai aitamanaa iltung'anak lenyenak. Ore eniare, naa ore paadamu ena nadamu irbaribarani lang laa torrok. Kore kulo baribarani lang, mitabaya oltamwoyiai nemitabaya olmaitiy atwa ang'. Neeku itadouni tenelakwa peenap iltung'anak. Ilarikok lang, aomon nchere entobiraki iyiok lelo baribarani nirikoo iyiok aitobiraki peemekintoki aatum keeya oo nkera kutiti amu ore iltung'anak loyeita naleng' tena siai e maandamano kwanza naa inkera kutiti. Neeku ilarikok lang entudumunye entaret iyiok, ebung'akiti iyiok ena siai pee kipwo tenebo peemeitoki aaye nkera ang'

Ore pee aata api ompisai kumok naa nchere ore Kuna aps naa kitelelek esiai oleng amu ore nanu alkwaniki embenki nalkwaniki eweji naidim aitumia ATM naa kaitumiya ake ena ap ai naitayu sentei neeku ore Kuna olongi irmaasai lang eitelelia esiai eyeuo apa digital nitelelek esiai nepik metaa intayu ake ropiyiani inonok ata itii atua aji ata itii enitii bora akeyie metaa iyata ap meelasima pee ilo embenki ,kake ore iyata ina ap irony ake nipik piin ino nintayu sentei meetu olaini lino, neeku teniyieu ninyangisho naa indim ainyangisho amu eeuo apa korona nejia mookure eibungi sentei naaji kash neeku kuna sentei ake kilakie esimu nikilepu tesimu, neeku anyor ap ombekii oleng matonyor pookin.

Ore tenadol ena siai nagira aasisho tene nademu enkesare enkesare eo onkuashen ore inkuashen nekesi ei itumia opa intomonok imbesheni aisuak nena kuashen temparet metinyilita peyaku tayari aba eyiarare neyieri ebaa emirata nemiri neeku eyasi itaasi ena inkuashen nitokini sii aitaas ilpayek kore ilpayek idipaki atebel nitokini sininye aitaas inji eton etu epuoi aidong neeku enkitamoore opa ena natayioloutuo intoiwuo ang netu epuo sukuul enkumoki kake eyiolo ore ilooshomo sukuul kuna olong'i naa kitamoki ena siai eji winnowing ena siai neeku esiai eninko pintai enterit tonkuashen enaa tolpayek linonok.

Ore nkiasin naagirai aitodolu tena pisha naa nchere, egirai aitoduaki iyiok nkiasin naasita inkera e kuna olong'i. Ore piintanyanyuk nkera e kuna olong'i wo nkiasin, wo nkera e opa ore inkiasin naa torrok inekuna olong'i naleng'. Amu ore enopakata inkera naa keeta enkanyit. Ore enkishopo, eishop entito enkila dorrop tedukuya e menye. Ore sii enkae, menyikaki entito enetii menye, metoni ninye entito o menye tenkaji metii ng'otonye. Kake ore kuna olong'i, ore entito naa kenyikaki ake enkaji natii menye neas imbaak nemenarikino. Ore enkishopo naa ketaa iishop mee emarinda ninye ake, etaa iishop ompaka eloong' tedukuya e menye. Neeku ore kuna olong'i nekiminie enkanyit oleng. Imina enkanyit lomaasai, matushukokinoto aibung' enopa anyit naata intoiwuo ang' enoopa kata. Neeku nija taa etiu

Ore ena bae napwo inkera sukuul naa enetipat oleng te murwa tenkaraki etumito inkera enkisoma, nepwonu aayau enkibelekenya. Eeku nkulie irmwalimuni, neeku inkulie ildakitarini, neeku inkulie irpastai, neeku easita egira aponaa enkisoma neyau maendeleo neeku irkulikae ilaturok oleng, neeku irkulikae ata ilarewak loo ngarrin amu etii siininche ilarewak loo ngarrin looshomo university. Neeku aisidai lomaasai nabo enekinteng'en inkera amu ninye, enkisuma enjung'ore nekincho inkera ang amu mokure kuna olong'i kiata ilchampai lekincho. Neeku ore piiyieu nincho enjung'ore nchoo enkisuma etipat misumayu nilaaki sentei enaa enanarikino neleleku esiai ang enaa intoiwuo amu kintamok inkera ang. Neeku ewuootu pookin mataret inkera

Ore ilashumba etii orusa naa kenyorii, kenyor aitumiya inkmpunini tengaraki euwuo aadol inguesi, naaku ore ilashumba naa iltunganak oomayana oleng amu ore ninche peetum orusa, nenyorr neewuo nkule kuapi, aewuo aadol intokitin, ninye oshi piidol ore etii orusa neponu anaa Kenya, neuwuo ata maasai mara, neuwuo adol inguesi te masai mara, ore enkae neitoki aadol iltungana looji ilmaasai, looji meishop inkilani ,ilkarash ake openy ninche eishop, neshipa tenebo olelo tungana niche kulo ashumba, neaku ekeshipa oshi ninche tenedol inguesi enakop oltungana le anakop amu menyaanyuk inguesi enakop onguesi natii enkop enye tedialo, neaku eata embaye napaashare nena inguesi otenebo oltungana amu etii iltungana ana kop e África loishop inkilani olkarash.

Ore ena naa enchama olkioma led NASA ore ele kiama naa kore entoki naret naa eretu tenchoto esiasa ore entoki nikiyiolo tele kioma tolarin kumok naanchere etaa olkioma oitashe tenkaraki iltung'ana lenkop e kenya etaa ninye olkioma oretu iltung'ana tenchoto e opposition ninye nadarr peeyas sirkali entoki nayieu iltung'anak pemees ake sirkali entoki nemenarikino neeku kore ele kioma naa ninye kintambua anaa orkioma otobiko oleng tenchoto e opposition kake kore kuna olong'i neewuo apuku ayaku tenebo woina chama natii atua sirkali etang'asa apa alotu tenkata e jubilee naa kore saai etayiewua nepuku tena tenkata e UDA ajing atua sirkali niaku mukure eeta ilarikok lena shama shoto etaa egira akwet tenkarake iropiyiani ake.

Ore ena kipirta maata eng'eno napirita, naipirakino ena kipirta. Neeku ore nanu maata eng'eno tenewueji napirta inaalo

Ore enagira aasa tene naa nchere etii enkitamoore naipirta rural electrification, esiai ostima. Egirai aitamok iltung'anak tipat ostima tenewueji. Neeku ore kulo tung'anak loishopote eeta nkilani naaji reflector naa ninche irmwalimuni ogira aitamok iltung'anak eneiko teneesishore ena toki naji ostima amu etaa eyieuni ostima toonchot pookin tekuna olong'i amu eeta esiai sapuk oleng nanarikino neesi too wuejitin neeku eyieu kuna wuejitin neeta stimani peeretu neitoki sii aaku nitelelek esiai naasai enaake. Amu ore etii ewang'an naa metii toki naitokini aalaikino ataas

Ore enkitobirata e kulo ng'anayio enaa ena siai e kulo ng'anayio naa nchere imperr ake te mbolos, ore piimberr ore kulo ng'anayio neeta empeku tiatwa. Nintayu empeku nipik bata. Ore piipik bata neleleku enyaata e kulo ng'anayio. Ore kulo ng'anayio naa keji irng'anayio ejii langwes. Ore kulo angwes naa irng'anayiok oomelok oleng. Neeku ore piinya naa irng'anayiok naa indim ataama irkumok oleng kake eeta nkuti, eeta enkiti are tiatwa neeku enyorr inkera oleng kulo ng'anayio naa irng'anayio taa sidain oleng naa enyanyukie kulo looking irmapera

Ore enagira aasa tene naa nchere, ore ele tung'ani oota enkila naiborr naa oltung'ani otudumunye alo enatii olaomononi. Ore olaomononi naa oltung'ani laijo oloiboni loji peeliki ntokiting naagira aasa. Neeku ore entoki naliki nanu irmaasai lang naa nchere ore ilaomonok mee sidan amu enkai e shumata ninye nayiolo mbaak naagira aendelea. Mee piilo olaomononi, toomono enkai ino nekiretu nekintai tombaak naagoli nigira aimaa. Mee nabo ilo olaomononi aishoyo isentei naa inakata isupatu. Neeku misupatu nabo ilo olaomononi. Matudumunye nikigil kung' nekiomon enkai amu ninye ake enkai naidim aitii iyiok tombaak nekigira aimaa. Mee ilaomonok loopwo aomon iyiok intokiting nemekiata

Ore tene esiai nagira aasa naa nchere, ore ene naa taon sapuk. Ore ele loota entoki nareuta naa oltung'ani onapaki iltung'anak ilolan peeitabaiki enetii ingarrin. Ore ilo logira asuju ninye naa ninye olopeny ilo ola. Neeku egirae aaretu aitabaiki enetii ngarrin. Kore irkulikae negira aas iltung'anak isiaitin enye enaa enarikino. Epwoita irkulikae aajing' ingarrin, negira iltung'anak kulie aendelea wesiai nainyang'ishoe te sokoni. Neeku kore ine natiiki netaa peebayai ewueji naji stage ewueji naitasheyie ngarrin peepwonu iltung'anak aajing'. Neeku kore ine naa ine iya olola lino piitum ainoto engarri nalo ewuei nilo amu etii ewuejitin kumok naapwo. Neeku ore piilo taon piidol kulo tung'anak mee ilapurrok lelo, ilekiretu aanap iloola nilak ninche iropiyiani

Ore ena na enetipat oleng te nkop aang e kenya amu kulo ltunganak opuo enewueji nepuo aitau ncheriani, ore nabo nasenet na ninche oitobir sheria na ninche outaki serkali esiai naas ore meti kulo tunganak ene meti esiai naas serkali ore pokki toki naas serkali na keimu ene pepuo adol nenyorari neaku irbungei lang ore pibayaya enewueji entautu nduata ana yiounot oltunganak meyieunoto onkushuak amu etii loetuo tenkaraki nkoshuak etaalaa ltunganak otii shumata eserkali peyie ingoru mbaa nenenarikino neaku mataas esiai nanarikino amu kisho yiook .

Ore tenadol ena opisi nadoli enkata nagira aitaki nkera entoki naji birth certificate na enetipat amu koree pooki ngae neyieu niata ina birth certificate neyio niata enkipande peyiolouni enkolong nikiini aitobiraki kake ore miata meyiolouni enkolong nikiini ore tenkae shoto na nchereore peaku etua oltungani na ine ilo autu ajo olinyi peji ekimchorieki embalai naishoori naji permit penukari neaku nkopisini kuna na netipat oleng te kenya neaku piendelea serkali aibung kunabopisini amu eretito yiok oleng tonchot pookin.

Ore entoki tipat tene na etii kulo tunganak entumo na ore entoki tipat te ndumo na entumo eserkali ena iputa enkare emisa naore kulo tunganak na ltunganak kutitik oleng neaku easita ntokitin sidai oleng neaku easita entoki naret oloshole kenya enkop aang neaku larikok embungata niasaasaentoki naishaa piretrete olosho ashet irbaribarani nishetshete sipitalini nisumiemie nkera amu inake enkoitoi naitokini agelunye ntae enkai rishata nalotukoree ake pamaa nejia mitoki ltunganak agelu ntae.

Ore embae natoningo tena toki na nchere ore ena na entoki embenki nautu ajo enewueji iyewuo neutu nchere nchere ajo irayie oltungani ogira aitumia embenki naidim atopika orkimojino nikintaki ropiyani niatae itipika na ninye enkoitoi nabo naitanyeki ropiyani tenatoki naji fingerprint neaku esidia anapik enatoki nayautia enatoki naironyi oeyie kipal mbaa kumok empurore oropiyiani akeidim oltungani aironya pin enye nitelelk ake amu epik ake orkimojino nitakini iropiyiani enyenak neaku mitoki aya ewuei sapuk peyie itau oltungani nonaropiyani alang enaapa napiki pin na kidim oltungani atadua nepuro ropiyani neaku aisidai ena oleng.

Ore mbaa nagira aasa tene na enkitaamore esiai ena enkomputa ninye egirai aitadol ltunganak ana eniko peasishore neaku sidai ena kitamore amu itelelia esiai ore peyiolo oltungani aitumia na keas mbaa kumok oleng na ore ena enkitamore ena na kegirai autaa ltunganak eniko pei control entoki naji kansa ore kansa na emoyian naarita ltunganak tolosho lekenya oleng neaku eyawua serkali peutali ltunganak eniko peyie mitoki atum enamoyian ore peyie etuetum enamoyian neutaki enkoitoi enkoitoi eramat keo n oltungani ata eeta inamoyian amu niahorilchanito.